Namanga nĩ mũhaka wa bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Tanzania. Na ona thengia wa mabũrũri maya merĩ gũkorwo na ngwatanĩro ya kĩmabũrũri ya Afrika ya irathĩro, nĩ kũbatĩĩ gũkorwo na mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ indo iria irauma bũrũri wa Tanzania, ikĩingira bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ikinyanĩirie ĩkĩro na nĩ njĩtĩkĩrĩku. Mamwe ma mawatho marĩa mabatiĩ gũthingatwo, nĩ atĩ indo iria irauma bũrũri wa Tanzania, ikĩingĩra bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ ibatiĩ gũkorwo ihetũkĩtio nĩ rũhonge rwa KEBS nĩguo gũtigĩrĩra indo icio ciothe nĩ ndĩhĩre magoti na nĩ njĩtĩkĩrĩku. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, atĩ indo ciothe iria iraingĩra bũrũri wa Kenya nĩ ibatiĩ gũkorwo ihetũkĩtio nĩ honge ĩria ciĩna wũigĩrĩrĩki ũcio na ikaheywo marũa magũciĩtĩkĩriĩa gũkorwo ikĩingĩra mũhaka-inĩ wa mwena ũyũ ũngĩ wa Kenya. Na oho, ngari iria ikuwĩte mĩrigo, ona gwata mĩrigo yo miene nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩthũrimwo na njĩra nene nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩũru kĩaingĩra bũrũri-inĩ wa Kenya. Na mũthia nĩ gũbatiĩ gũkorwo na mawatho ma gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mundũ ũngihũthĩrwo nĩ thũ kũingĩria indo cia magendo na njĩra ya ngungo.

Wabici ya ũthuthuria wa mahĩtia ma wĩkinaĩ, na iria yoiĩkaine ta DCI, nĩrĩ mawĩra matiganĩte marĩa nĩ, guthuthuria wĩkinaĩ, wabici ĩno ina wĩigĩrĩrĩki wa gũthuthuria wĩkinaĩ wa mĩthemba yoothe, kwa mũhiano, ngero ya ũragani, ũnyitani kĩa hinya, wendia wa ndawa cia kũrebia, kũngethanĩra na itoi, oro ũndũ ũmwe na kũhũrana na ikundi njĩkĩrĩre mĩkana, oho wabici ĩno ĩna wĩigarĩrĩki wa gũtigĩrĩra atĩ mawatho na mĩtaratara nĩ yahũthĩka, na koguo, ĩgatigĩrĩra atĩ nĩ yahotomia mĩbango ya ekinaĩ, oroũndũ ũmwe na gũikia ngono arĩa manyitĩkana maunĩte watho, wabici ĩno nĩ ĩtabanagia ũthuthuria wa mahũthĩro ma ngĩmbeca, kwa mũhiano nĩ ngethanagĩra na andũ arĩa marekũĩrwo gũkuruhanio na na ungumania, mbeca cia magendo, oro ũndũ ũmwe na ũhũthĩri mũru wa wabici ya mwĩingĩ, wabici ĩno nĩ ĩthuthuragia ũruti wĩra wa thirikari, na nĩguo gũtigĩrĩra honge cioothe cia thirikari nĩ iraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire.

Kambuni ya Beyond Zero yambĩrĩirio na ĩkĩrugũrio nĩ mũtumia wa president wa kana wa bũrũri wa Kenya, nĩguo kũgacĩrithia ũgima mwega wa ciana, oro ũndũ ũmwe na kũnyihanyihia gĩkĩro kĩa ũtambia wa mũrimũ wa mũkingo, kuma kũrĩ mũciari, nginyagia kũrĩ mwana, hĩndĩ ya gũciara, ĩci nĩ imwe cia itũmi iria ciatũmire kambuni ĩno ĩciarwo, gũkinyaria atumia motungata matũra-inĩ, kambuni ĩno nĩ yarĩ na muoroto wa gũkinyĩria motungata atumia arĩa me icigo iria itakinyĩirwo nĩ ũthiĩ wa na mbere, na njĩra ya ngari cia kambuni ĩyo. Kũrigĩrĩria ikuũ hĩndĩ ya gũciara, kambuni ĩno nĩyarĩ na mũoroto wa kũnyihia ikuũ cia atumia na ciana hĩndĩ ya gũciara, na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamũkĩra motungata marĩa magĩrĩire, natĩ gũtirĩ mũndũ wakua. Guthomithia atumia bata wakũhĩmbĩria mĩikarĩre ĩrĩa mĩega, kambuni ĩno nĩ yarĩ na muoroto wa kũhinyĩrĩria atumia mĩikarĩre ĩrĩa mĩega, na kũingĩrania na maũndũ marĩa mangĩtũma mĩrĩ yao ĩkorwo ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, gwetha mbeca cia gũteithĩrĩria atumia arĩa maraheyo ciana, na makĩria gũtigrĩra ciana iria ciaciarwo, nĩ ciaciarwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na nĩ makũra na riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ĩno nĩ ĩmwe ya mĩbango ĩrĩa nũmagĩrĩra nĩguo gũĩthemana na ũthũkangia wa irio. Mĩbangĩre na mĩharĩrĩrie ya irio. Nĩguo gwĩthemana na ũthĩkangia wa irio nĩ bangaga kĩrĩa kĩrarĩywo na ngaharĩrĩria mũigana kũringana na andũ arĩa mararĩa irio icio. Mĩigire na mĩbangĩre ya irio. Rĩrĩa ndĩraiga irio cia gũkarĩa mũthenya ũngĩ, nĩ ndigagĩrĩra atĩ irio ĩria ciagwo mbere nĩcio ikarĩywo mbere nĩguo gwĩthemana na ũthũkangia wa irio. Irio cia mũrara. Rĩrĩa irio cĩatigara ũtukũ nĩ ndigagĩrĩra nĩcio cĩarĩo rũcinĩ onakana ikarĩo mũthenya, na ingĩaga kũrĩo mũthenya ũcio, nĩ ndigagĩrĩra nĩ ndaciga wega nĩgetha ikarĩywo mũthenya ũngĩ. Kũrora mũthenya wa gũthũka kwa irio mbere ya ngũrĩte, kwa mũhiano rĩrĩa ndĩragũra irio iria itathũkaga na ihenya, nĩ ndigagĩrira nĩ ndarora mũthenya wacio wa gũthuka niguo gwithema, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ irio icio itinathũka na ihenya.

Ici nĩ imwe cia njĩra iria njega, cia gũte gĩko kĩa mbembe. Gũthondeka thumu. Ungĩgetha mbembe, mabebe macio mangĩtukanio na gĩko kĩngĩ kĩa mũciĩ, nĩ mathondekaga thumu, ũrĩa ũcokaga ũkahũthĩka mũgũnda gũkũria mĩmera. Irio cia mahiũ. Ũngĩgetha mbembe, mabebe macio nĩmahũthĩkaga ta irio cia mahiũ, kuona nĩmaikaraga kwa ihinda rĩnene matarĩ marathũka. Gũcina. Ũngĩgetha mbembe, na ũkorũo ndũrĩ na bata wa mabebe, gũcina nĩ njĩra njega ya gũte gĩko kĩu, kuona nĩ ũgũkorũo ũgĩtheria marĩa matũrigicĩirie. Kũmoimbĩka mũgũnda. Ũngĩgetha mbembe, na ũkorũo ndũrĩ na gwa gũtũara mabebe, macio, nĩ wega ũrĩmanĩrie namo rĩrĩa ũrarĩma mũgũnda waku, ũmoimbĩke na tĩri, kuona kwa ihinda nĩ macokaga magabutha na makanoria tĩri.

Maya nĩmo mũgũni ma barabara ya Nairobi Expressway, kũnyĩhia mathaa ma thabarĩ. Thabarĩ ĩrĩa ũngĩhũthĩra mathaa ũngĩgakinya kũrĩa ũrathĩĩ. Ũngĩhũthira expressway ũhũthagĩra ndagĩka oro nini. Kũnyihia muhatĩkano wa ngari. Ũkĩringithania na barabara iria ĩngĩ barabara ĩno ya Nairobi Expressway ndĩkoragwo na mũhatĩkano wa ngari, na nĩkĩo thabarĩ ya barabara ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ o ya haihenya . Gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie . O ũgũo gũtarĩ na mũhatikano wa ngari barabara-inĩ ĩno nogwo gũtarĩ na ndogo nyĩngĩ ĩtararekererio na ũgũo gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie . Kwongerera thogora wa mĩgũnda na mburoti ĩrĩa ciĩ barabara-inĩ ĩyo. Kũma rĩrĩa barabara ĩno yathondekirwo mĩgũnda na nyũmba iria ikoragwo barabara-inĩ ĩyo , nĩ ciongereirwo thogora na gĩkĩro kĩnene na ũgũo gũcũngĩrĩria gũkũra kwa icigo icio.

Nĩ kũrĩ mĩbango ya gũte gĩko ya mwĩingĩ Kajiando, na ũũ nĩguo ĩrutaga wĩra. Mũbango wa mbere nĩ ũhũthĩri wa kĩara. Kauntĩ ya Kajiando nĩ ĩhĩmbĩirie ũhũthĩri wa kĩara na njĩra nene, kũrĩa gĩko kĩa mũingĩ wa Kajiando kĩrogotagwo gĩgatwarwo kĩara, mũgũnda ũrĩa kauntĩ ya kajiando yamũrĩte, wĩikagio gĩko handũ ha gwĩikagia gĩko handũ oro hothe. Ũhũthĩri wa indo werũ. Kauntĩ ya Kajiando nĩ ĩhiũkĩtie ũhũthĩri wa indo ta mĩcuba na mĩnyore werũ, na njĩra ya gwaka kambuni ya gũthondeka indo icio rĩngĩ, na nĩ ũndũ ũcio, gĩko kĩrĩa gĩbuthaga gĩtitukanagĩrwo na gĩko kĩrĩa gĩtabuthaga. Gũcina. Gũcina onakwo no njĩra ĩmwe ĩhũthĩkaga kauntĩ-inĩ ya Kajiando gũte gĩko, rĩrĩa gĩko kĩa mũingĩ gĩacokanĩrĩrio hamwe, thutha wa kiumia kĩmwe, maabitha a kanjũ nĩo mokaga magacina gĩko kĩu, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ gwaikara kũrĩ gũtheru. Ũhũthĩri wa matangi. Kauntĩ ya Kajiando nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ mũciĩ wothe wĩ taũni, nĩ wahũthĩra matangi ma gũte gĩko, handũ ha gwĩikia gĩko o harĩa makinyĩrĩra.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, ũndũ urĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ ũrĩa mbura ĩno ya munĩko ĩcũngĩrĩirie hathara nene kũrĩ aikari. Ũrĩa aikari morĩtwo nĩ ĩndo cia mũigana wa makiri ma mbia. Ũrĩa mwaraho wa maaĩ ũcũngĩrĩirie ikuo cia mahiu o ro ũndũ ũmwe na andũ. Ũrĩa gũgũkorwo na ng'aragu kwa ihinda inene gĩcigo-inĩ kĩu kĩna mwaraho wa maaĩ. Ũrĩa aikari matarĩ na gwa gũikara, irio oro ũndũ ũmwe na gĩa kwĩhumba. Na ũrĩa thirikari ĩbatie gũkorwo na mĩbango mĩega ya gũteithia andũ arĩa magũmagĩrwo nĩ mwaraho wa maaĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ toyũ, ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ ũrĩa andũ arĩa magũmĩirwo nĩ mũiyũro ũyũ morĩtwo nĩ indo nyingĩ, ũrĩa aikari morĩtwo nĩ indo cia mũigana wa makiri ma mbia. Ũrĩa mwaraho ũyũ wa maaĩ ũcũngĩrĩirie ikuũ cia mahĩũ oro ũndũ ũmwe na andũ. Ũrĩa gũgũkorwo na ng'aragu kwa ihinda inene icigo icio igũmĩirwo nĩ mĩaraho. Ũrĩa aikari matarĩ na gwagũikara, irio na gĩa kwĩhumba, na ũrĩa thirikari ĩbatiĩ gũkorwo na mĩbango mĩega ya gũteithĩrĩria andũ arĩa magũmagĩrwo nĩ mĩaraho ya maaĩ.

Ĩno tũmĩtaga thoko, na nĩ yonekaga mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa na tũmĩhũthagĩra na njĩra ĩno. Thoko nĩ ĩkoragwo na matunda ma mĩthemba yoothe, marĩa makũragio gũkũ gũkuhĩ na marĩa makũragio kũraihu na gũkũ. Thoko nĩ ĩnyihagia thabarĩ nene ya gũthiĩ gwetha indo kũrĩa ikũragwo mĩgũnda-inĩ. Oho, thoko nĩ inyitaga itemi rĩnene harĩ ũkũria wa matũũra na njĩra ya ene thoko gũkorwo makĩgũrĩra arĩmi arĩa marakorwo makĩrĩma gũkũ matũũra-inĩ. Oho thoko nĩ ĩhũthagia wĩra na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ kĩrĩa gĩothe mũndũ arenda egũkĩona handũ hamwe.